Ore entoki naadolita tenewueji naa ijio inkera naatii sukuul, neeku etii Physical Education, egira aiguran enoshi kiguran naiguran inkerra aa amaanaa nibung'a etii enaata entoki tempolos, neeku ore enewueji naa nkerra natii Physical Education egira aadala aa esipata enkerai pee edala ninche, keeta ninye enkerai esipata nadalare neeku ina eesita inkera tenewueji, neeku kaidim atolimu ajo PE etii..

aa ore naji mbaa naipirta nanu makewon tenangamu, tenangamu kulo tururi oishooyo isilen ,naa tenelo naisho ena sile naa enye naishooyo naa kai boost biashara ai.kaitoki aponaa nbtokitin oshi namirita ,amir irkarash, amir ilesoi, amir sininche isaen . neaku naa ore nanu makewon tenangamu kulo tururi loo silen naa ina siai naji aidim ataasa ai booster biashara ai

Ore entoki nadolita tenakata, ashu entoki nalotu indamunot ainei, naa kadolita intoyie eibung'ita orkadasi oigero, ndoa za mapema aa enkiama oo nkera nasieku, neaku egira ayieu neng'or esipata enye, pee meitokini aishooyo meyami aa kutitik, neaku inatoki egira kuna kera egira ajo pee eitetea esipata enye pee meitokini aishooyo meyami aa kutiti.